Wach mar nyiewo gik moko kata bedo gi gombo mar nyiewo gik moko maok opangi en wach ma chendo ahinya. To ofwenyore ni kidwa dhi nyiewo gik moko, kaka an kadwa dhi nyiewo gik moko kata e chiro kata e dukni. To gima nyaka akwongatim en ni ang'iyo ni ere gikma aonge go kendo andiko piny ni magi e gik maonge go, magi e gik ma adhi dwaro e duka magi adhi dwaro e chiro, magi. Koro abedo gi list manyiso gikmadwaro gi kumadwa dhi gologie. Nikech kokitimo kamano, to kichope chiro kata ichope duka to gik mamoko dhi miyo wang'i chochni ing'iyo koni ting'iyo koni tino gimoro mane ok ipango. Tigombe, tiwacho ni ah, anyiewe koso kik anyiewe. Kendo koyudo kain gi pesa to ibiro nyiewe. Koro an uh aketo ni kapok awuok eot tasendiko list mar gik madwaro, kwonde madhi yudogie, tatemo ok ating' pesa mang'eny ahinya. Kating'o mang'eny tating'o mana moromo akale mana matin mondo gombocha kik bede machak nyiewo gik mamoko manokowinjore anyiew e chiro. Gino chando ahinyo jomamine koponi gidhi e chiro kata gidhi e dukni. Lakini an kaka ng'ama miyo atemo matek mondo chenro na cha manandiko cha ema mondo alu.

Maasai Mara osedongore kendo osebedo gi huma malach ahinya kaluwore gi jolimbe madhiye kinde ka kinde, kendo mayae pinje mamoko maoko mar Afrika kata gi ei Afrika ka. Jolimbegi samobiro, gibiro iterogi e iye kanyo gineno legi gigoyo pichni giketo e kwonde mag miluongo ni social media gi dho ngere. Ji nenogi kendo ji medo biro nikech omedo landore kaluwore gi limbe matimore kamano. Maasai Mara bende osedhi malach kaluwore gi le mantie kinde mantie le moro miluongoni jowi, makalo mag'eny kayae pinywa mar Kenya kadhi e piny mar Tanganyika kata kaya Tanganyika kabiro Kenya. Gikalo mang'eny kar rombgi kendo ji a kuonde mopogore opogore kabiro neno le gi kakalo e pinje ariyogi. Kendo wachni en wach malandore ahinya kendo ose e Kenya ka kata mana e pinje ma oko.

Ndalo moko ne oluonga ne tich moro, to tijni ne dwaro gima idendo ni good conduct. En certificate manyiso ni ing'amoriere tir kendionge mibadhi moramora. Certificate ni en gimane nyaka bedie eka ayud tijni. Koro kanapenjo osiepa moro nikech ne pod akia kakitime tonyisa ni adhi e ute miluongi nu cyber mondo, ma kuma nitie kompyuta mondokonya. To naonge gi pesa moromo. Idhi tichulo elufachiel kastikano risidno. Koro risidno kisekano, tindikori, ikao tarik mibrodhi koro ka sirikal kata kama iluongo ni Huduma Center, mondo okaw fingerprints gi. Koro nayudo kaen gimayot ahinya, kendo e-Citizen nokonya mapiyo nikech kata tarik manomiya ne en tarik machiegni. To kanadhi kanyo tokaw fingerprints ga gi piyo piyo piyo tomiya certificate manyiso ni asedwaro mondomiya certificate mar good conduct koro arito mana mondo mi owuogi. Omiyo mano no.

Ng'amanie picha ni mang'eyo en ng'amiluongo ni Mike Mbuvi Sonko. Mike Mbuvi Sonko ni en jatend kaonti machon ma Nairobi. Kendo kani dwa yiere, nitie weche mang'eny mane ji temo wacho kaluwore gi uwezo ne kata ng'eyo gi lony ne mar rito kaonti maduong' kendo ma lich kaka Nairobi. Lakini nobedo no campaign maber manoyudo kura maber ma gikone nobedo gavana. Katobedo ni bedo ne gavana nobedo gi tungni ka gi kacha, mibadhi ka gi kacha, lakini en ng'ama long'o. Nikech kata machiegni naneno ka okonyo jatugo machon manobedo gi ng'ikruok mar obuongo miluongo ni Congestina Achieng'. Ka ne Conjestina obedo gi shida mar obwongoni, to Mike Sonko ni nokawe motere e od thieth. Kendo ndalomoko ogole tochakodok chien ma tuwone cha ochakoduogo kendo Mike Sonko ochakoome, mochakodwoke e od thieth. Ma sani Conjestina dhi maber, kendo naneno ka Conjestinano sani tiyone kaka jaritne marite ma kodhi kuonde mopogore opogore to Conjestina en godo. Omiyo en ng'ama nigi nengo kuoma kaka ja Kenya.

Ah, madam modedo e kom ni, iluongo ni Esther Akoth Okeyo. Lakini nyinge mong'ere kabisa en Akothee kata Madam Boss. Akothee ni en jawer, en ja ohala, en jalno machiwore mondo okony ji, en miyo kendo en gi nyithindo ma be bet ong'ere e pinywa ka. Thumbe osegolo mang'eny, kata gi jower maya e pinje maoko kaka Tanganyika, Nigeria, bende gi jower ma Kenya ka bosegologo thum. En gi skul e Rongo sub-county, mabende konyo nyithindo moknyal. En bende gi biashara mopogore opogore kaka ma tero jowuoth kata joneno mobire pinyka madwa neno kwonde mopogre opogre e pinywa mar Kenya ka, obed Maasai Mara obed kanye, en gi geche, kendo en gi kampuni materogi kwondego kendo gineno gik mabeyo. Akothee ni nigi nyithindo adek manyiri gariyo machwo, kedno en miyo maratego ahinya e pinywa ka. En ng'ama gimor karach togin e joma wuok oko kendo wuoye, kendo kwero kabisa e okang' mamalo. Nyochokelo nyaka airstrip Migori ka kendo ndege sani piyo Migori ka nikech Akothee.

Teknilojia osekonyo jopuonjre gi jopuonj e okang' mamalo kabisa, nikech sama wawuoyeni, ok ochuno ni ng'ato nyaka dhi e skul, especially ne joma nie puonjruok e okang' mamalo kaka mbalariany. Ok ochuno ni nyaka idhi mibed e skul kanyo ekiyud puonj. Unyalo tudori gi jopuonju eyor teknolojia mabende iyud puonj, kata mana penj, unyalo timo eyor teknolojia. Bende sani kaka skul olor, nyithindo pod dhi mbele gi somo eyor teknolojia. Jopuonj puonjogi, bende joma dwa ni otieg e okang' mamalo, bende yudo tiegruok ainano maok odonjo e klas moro amora, maok odhi obedo kanyakla gi jopuonj mondo giyud tiegruokno. Nikech teknolojia osekelo kuonde mopogore opogore mapuonj inyalo time kendo inyalo time eyo mayot, kendo ji mang'eny nyalo bedo e puonjruok achiel esaa achiel, to japuonj achiel ema puonjogi. Bende kata ka japuonj ne nitiere gi tich moro modwa ni mondo nyithindo otim kagin dala, ioro nejonyuol mana esimbe, to jonyuol dhi golo, kata jonyuol nyithindo timo atima gi e simu ka, tichako ioro aora ni japuonj kamoro amora ma entie kendo onono, mochiw duoko. Omiyo teknolojia osemiye obedo mayot ahinya ne jopuonjre gi jopuonj.